Poishoni ko temishet nepo ng'wek. Temishoni ko kakiyai eng oret nenyumnyum mising kikere kosemberotin ng'wechu ako tililen mising. Mitei mashinit nekikilumchi mbarani kwen netinye solait nepiru beek. Ni ko kabarunet kole mi kabisihet netesetai. Yekiboishe kabisishet eng temishet kotoreti mising kolong temishet. Beek kopo komonut mising eng etunet nepo minutyet aketugul akokochin koyai komie akokon kesutik chekororon.

Boishoni ko temishet nepo mokek. Mokek kopo komonut mising eng sopet nepo komugulmet amu kiboishe kou amitwokik. Nyumnyum mising kolset anan ko temishet nepo mokek ako nyumnyum mising kinet chito anan kinoisechi chito akopo ortinwek cheimuch koboishe kokole mokek. Oret nenyumnyum mising ko kimut chito imbar aipkeporchi oleu minutik chekikekol asikomuch kokerchigei akonai olemakat koyaita chito boishet. Imuch kopir picha eng simoit akoip sikokeroti.

Ni ko temishet nepo chepololet. Temishoni ko kakiyai eng oret nenyumnyum amu kakindechi keturek chechang ako kakikol eng kot nepo takalkalit. Chepololet ko minutyet nenyalnyal akomuchi kowal atepto nepo emet nesamis ak tuguk cheu koiyat notok amune sikibunji komonut kekol chepololinik kot nepo takalkalit amu akot yerobon ropta nepo koiyat anan komi kaitityet ko maimuch konyerokis sokek chepo minutyet akonyerokis logoek chetcheme korut.

Boishoni ko temishet anan ko kolset nepo ng'wek. Biik cheterterchin koyoe boishoni eng ortinwek cheterterchin kosubkei ak kamukeng'wa ak naet netinye. Eng kokwenyu kokole biik ng'wek eng kewet. Kipoti mbaret korur anan kesut ak yekakorur kepete mutaroishek anan kepal keringonik cherikchin ako kitutoni ng'wek eng kaptuta. Yekakoekitu ng'wek eng kaptuta kinemu anyikekol mutaroishechu akeker kele kanyor boroindo nepo koekitu.

Boishoni ko temishet tii anan ko kolset nebo ingwek, bik cheterterenchin nii koyoe boishoni en ortinwek cheterterchin nii kosibgee ak kamuget nywan ak naet netinye en kokwenyun ko ole bik ingwek kewet kiboti imbaret koruri ana kesutik tii yekokorur kebete mutaroishek kii anan kebal kerongonik cherikin nii Ako kitutoni ingwek en kaptuta. Yekokoyekitun ingwek en kaptuta ki enemu anyokegol mitaroishek chuu ak keker kele konyor boroindo nebo koyekitun.

En yu akere teta nenyalulat mising nekityeme ketekel tamankap kong'et. Tanyi kotokunot korosoik ako kabarunet kole kikolal mising kemeut eng koronoto akotokune emet. Kortunwek cheuchu ko yelal kemeut, kobeku suswek akonam kotutikinitu beek mising. Bichu kotinye kiakik chechang mising ako yekalal kemeut ako momi olikealdochin konyoluldos kiakik chechang akobeku chechang kora.

Achome mising boishet nepo kee chaik. Chaik ko kikobunji komonut mising akomite kapiloshek chekikenai kele ee chaik mising. Kapileshechu ko poto kalenjin, kisichek ak biik chebunu Meru. Chaik ko kichope keboishe majanik, siukaru, chego ak beek ako inemu koristo eng porto ako po komonut mising koe chito chaik akot karon inegei amu mwaat kele yote ...

Boishoni ko temishet nepo ng'wek. Ng'wek kopo komonut mising eng sopet nepo kimugulmet ako kikonam biik chechang kokol ng'wek. Ng'wek mising ko cheu sukuma chekiboishe kila ko kikobunji komonut koker chito kole kakol akot tutikin buch asikochilile mestet nepo kosim siro akoale ng'wek chepo sukuma kila ako ngap kolany alyet barak mising akokochi asenet chito nemakol.

Kikonam biik chechang mising eng kokwenyu temishet nepo bandek. Bandek ko kikeip kopo komonut mising amu chome biik bandek chekakipel ak chekakiyo mising ko chebunu mbar. Kotomo kekol bandek konyolu kopat chito mbaret anan kosut akokany korur. Yonkipoti imuch keboishe eut anan ko eik anan ko tinget. Yekakorur nyikepete lainwek anyikendeat katoldolik akesube keswek chepo bandek.

Eng iman ko kikotestai kowalak mising akolong boishet nepo temishet nepo kiakik eng korenyu. Eng kenyishek chepo keny ko biik chechang ko kitinye keswek chepo kipkaa chepo kiakik ako kitinye eng chong'indo. Kicham keboishe mising rorwek ak kewet keyake kiakik. Kongotestai kopa kenyishek ko kikepai keswek chemi barak chepo kiakik ako kikowalak ortinwek chepo boishet.

En yu akere maat nelole eng mbaret ako roisi ko tumdo. Kikoek kaimutyet neo mising mat nelole eng tumwek akong'eme mising kakwautik chekiibe eng temishet. Ketik anan ko timwek kopo komonut mising eng temishet amu ropta kobunu timwek. Yelolyo timwek eng chong'indo ko pete mosing ropta ako kinomi kebaorian kemeushek chechang ak chekoen mising.

Boishoni ko temishet nepo ng'wek. Eng iman ko kingatou ayoe boishoni ko kimakonyumnyum mising ako kichang kewelutik. Kiasich aker ale po komonut mising kotinye chito chepkondok cheyome asikomuch kosuldae makutik chepo temishet. Kiamokchinigei mising muswoknotet nepo kabisishet ako kiatal mising amu kimaatinye chepkondok cheamuchi apirune beek akaal paipishek cheamuchi aroptae beek koitchi minutyet aketugul.

Tekset Nebo oratinwek Koba kamanut mising en bik chebo Kokwenyun oratinwek kobaishen kosuldaen Baishonik tugul chebo kumugul met chebo kanaktaet akoba maimukakse en Sabet Nebo kimugul met kotestai ole Mamii oratinwek mungaret komache oratinwek chemiachen mising amun sikolany chemungaraiyat tuguk kongeten koret agenge akoibkoret age komache oratinwek chekororon yeiuman Chito ko ngonyor kolo olekinyoen akolo oret

En Yu agere logoek cheterterchin chebo temishet chekakinde tuget neon nenayat ko supermarket logoek Chu anan ko kesutik Chu konayat Kole tililen anan akwaen mising kikotaret mising bik chematinye tuguk chuton komuch konyorchigei tuguk chutugul en koret agenge logoek Koba kamanut mising ako yenyor Chito logoek chechang cheterterchin akobaishen kotareti Koger Kole kekimit borta mising

En Yu agere Kwan ak werit kotareti gei akonete gei akoba minset ak semberishet Nebo mawek en Kavita Koba kamanut mising kegol mauwek agekol ketik chemengechen chemaigetun mising amun kingen kele ba kamanut mising ketik en kokon koristo neanyin en Kavita ako ba kamanut mising Koger sikindet Kole kenet lakwenyun akoba kamanutiet Nebo keyai baishoni sikoyetu kongen

En Yu agere Chito nekami kotai indisinik en baiskelit ako kakobut Chichi ndisinik chelae en baskili Ni koyechen mising akochanga mitei Chito netareti konget karinyin ako akomiten indisinik chekakobutyo chenyalu kekwei akewech keratyi Chichi ko kacheng koumian inegen amun katarate cheimukakse koib amatkorat indisinik chechang en baiskelit

En Yu agere Chito nekaratyi indishot tigikiet anan ko batet akolaki metit Mao mising indishot ndani ndishoni kochakinusi koyekinus kwanyin mising manyun nyum Kenai kotko Chichi koibe indishot Kwa gaa anan koibe Kwa siro bik chechang ko kikocham mising kokonorchin gei indisinik cheu Chu sikwam kobata lagok ak tilianutik ngandan igochin nyalindabik komach kwalda tuguk tugul saishek alak

Koroi ko mutwet nebite en bek Barak koroi ko kikokon koromit mising Sabet Nebo bik Chemenye en ole mi bek Chu amun bek chekakonam mutwet neuni ko magoi getakeyamishen tuguk cheu injirenik komemuche kosabcho en bek cheuchu akonyalu keger Kole akicheng kerchek chekiteren minutik chebo bek agebaishen kesut sikotesetai kobetito amun bek koburuchi gei

En yu akere oret netangwarat ako kakonyi lepek miising. Ni ko kabarunet kole kaoo ropta nekarobon anan kotom kimas beechu komie ako yekarobon kopete olependi kopate kotolile oret kwen. Imuch kora kokipat oret koroboni ak kongoropon nyokosup kobun karishek ak pikipikishek ako ng'eme oret mising. Yekipoti oret konyolu ketaiman komi kemeut asikobit koting'ok oret komie amat kotimak kouni amu lepek.